Gweng'wa ji ng'iewo sukari gi chak gi majan pile ka pile magitedo go chae gokinyi. Nikech ji ohero madho chae. Gweng'wa ji ng'iewe sabun pile kapile magiluoko go lewni mondo gibed maler, kata magiluokorego mondo gibed maler. Gweng'wa ji nyiewo oduma magirego, kata ginyiewo mogo magitedo godo kuon nikech gihero kuon. Gweng'wa ji nyiewo ngano moro miluongo ga ni Ajab cha, magitedo godo chapat magimadho godo chae gokinyi.

Anyalo wacho ni jonyiewo ni laini mar airtel beche nipiny kipimo koda laini mamoko. Mar ariyo, laini mar airtel kidwaro donjo godo e mbui to idonjo eyo mayot maonge moko moro amora. Mar adek, laini mar airtel sama idwa tudori gi wedeni kata ng'ato ang'ata to pesa ne dhi matin kipimo gi laini mamoko.

Chochni mabobedo mokuongo en ni okwabi winjore maler, kaluwore ni dhok mawinjo en dholuo. To kambi mar safaricom, dhok ma gilero go ji maber en dho wasunge gi kiswahili. Mar ariyo, chochni mabobet en ni samoro anyalo koso pesa manyalo chopa nyaka e kambi gi. To koro konyruok anyalo yudo mana kuom, jabatha madak go, ema anyalo wuoyo kodgi mondo olokna dhok mawinjo kodgi.

GIma kelo na mor ka en ni, kendo ni gi agulu ni oparo na ndalo machon, ma ne achamo chiemb dana. Kendo chiemo mochwak e agulu ni, en chiemo mamit ahinya.

Gima anene e pacha mokuongo kae, en chak. Nikech kambi ni kang'iye maber gi mos, aneno ka en mar loso chak. Mar ariyo, thoth yudhe mang'eny gi joma dongo biro yudo tich. Moloyo to joma wuok e alwora mogere kambi ni. Mar adek aneno puonj, nikech ji mang'eny ibiro puonj yo miloso godo chak kata chak inyalo los godo ang'o mang'eny mopogre gi madhe kende. Mar adek aneno ler. Kambi mar chak, kumora mora mogere, nyaka ler bedie. Nikech gima ji chamo, madhi e igi mondo omi obed maber, kik igi kaa gi, nyaka ler bedie. Mar a, gimaneno kendo moro en wach mar thieth. Joma tiyo e iye kae nyaka pim gi maler ma yud ni ngima gi ber.

Gima adhi timo mokuongo en ni ya, adhi dhi e chiro, anyiewo ring'o, tanyiso ja us ring'o ong'ad nago chuth. Bang' kanyo to akao, adhi e duka mabadhe, anyiewo waru, nyanya, kitungu. Kasenyiewo tadhi ot, kachopo ot, adhi lwoko ringa ni maler. Kaselwoke to akete e sufuria to aole pi, gi chumbi matin, taume. Kaseume amoko mach. Maja no kasemoko, akao ring'o ni gi sufuria aketo mondo ochuakre gimoro bang' dakika piero ang'wen mondo ober mayom. Kosechuakore, sama ochuakore no tang'ado kitungu, nyanya, apoko waru alwoko maler. Kosechuakore mochiny, tang'ado akao kitungu aolo ei ring'o no, taolo salad matin, to awang'e awang'e awang'e molokre ma rabuor. Koselokre marabuor, aketo nyanya, tachak aporo chumbi matin, to aloke aloke taumo gimoro bang' seche dakika achiel. Alafu aele, aswago aswago nyanya mondo obed mayom. Aolo pi matin, taketo waru, aloke aloke, aume mondo ochieg maber mochiny.